Ũyũ nĩ ũrĩithia wa mbũri, na mũno mũno gũkũ nĩ mĩena ya Maathai, na nĩ makĩendete kũrĩithia mbũri mũno, na hihi ta mbica-inĩ ĩno nĩndĩrakĩona, eeh hena mbũri nyingĩ mũno, ciumĩte rũru, cigagĩtwaarwo kũrĩa cigĩkomaga. Mbũri nĩ igĩkoragwo ciĩ njega, tondũ rĩrĩa wagĩkorwo ũtakĩrĩ na mbeca, no ũkĩnyite ĩmwe ũgakĩendia. Oho rĩrĩa ũngĩgĩkorwo na ta igongona, no ũkĩoye ĩmwe ũgagĩthĩnja, na oho gũkĩrĩ na mbũri iria cigĩkoragwo ci cia iria, na iria rĩa mbũri nĩ rĩgĩkoragwo rĩ rĩega mũno, koguo niĩ ũrĩa ingĩkĩra mũndũ, kana andũ, atĩ mahiũ ma mbũri nĩ makoragwo na baita nene mũno.

Ndarora ndarora mbica-inĩ ĩno nĩ ndĩrakĩona hena kana kanini mũno ke hau nginya gatiĩkĩrĩte iratũ, na ngagĩcoka ngakĩona airĩtu, kana andũ erĩ arĩa nĩ athũngũ koguo nĩ magĩũkĩte gũgĩcera bũrũri ta wa Africa. Na nĩ ndĩrakĩona makĩrĩ na ciũria gwĩ kana ta gaka magĩkahoji hihi magĩgakĩũria rĩtwa rĩako. Na ngwĩciria nĩ gũgĩkonia maragĩkonia wendo, kana magakĩenda gũkĩmenya kwao nĩ kũũ, kana nĩ kĩĩ gekaga, tondũ kana kau kanini nĩ karakĩoneka hihi ta gatarĩ na aciari, kana hihi gakĩrĩ na mathĩna burani nĩkĩo makĩrĩ na wendo wa gũgĩkonia, oho magagĩkonia wendo. Koguo ndĩreciria makĩrĩ o mĩario-inĩ ya gũkĩmenyana.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndakĩona kabica ta gaka kana mbica ta ĩno, ĩno nĩ bamĩrĩ, ĩgakĩonekana nĩ bamĩrĩ nene, na hihi makiuma na kĩũngano kana nĩ magũgĩcemanĩtie mũciĩ-inĩ wao, makĩrĩkia gũkĩaria na gũkĩrĩanĩra, magakĩnyitana othe, wagacũcũ, tata, cousin , othe arĩa makĩrĩ mũciĩ ũcio ta bamĩrĩ magakĩĩrana mahũrwo gabica ga gũkĩiga memories. Na nĩmarakĩoneka magĩkenete mũno. Rĩrĩa ithuĩ tũgĩthiaga icagi-inĩ kana rĩrĩa tũgũcemania gwitũ mũciĩ nĩ tũkoragwo na gĩkeno mũno na nĩgetha gĩkeno kĩu gĩtikanariganĩre kana mũthenya ta ũcio ndũkanariganĩre, nĩ tũhũraga mbica kana gabica ta gaka gakĩhũrĩtwo haha ga gũtũririkanagia mũthenya ũcio twagĩcemanĩtie, na andũ nĩmakoragwo makenanĩire mũno.

Ĩno nĩ mĩthemba, kana nĩ bamĩrĩ ĩmwe ya ngũkũ, kana ya ya nyoni, iria cigĩtagwo nganga, na nganga nĩ igĩkoragwo ciĩ thaka mũno rĩrĩa cikĩigĩtwo mũciĩ. Nganga nĩ ĩkĩrekagia matumbĩ, na oho ĩgagĩkomerithĩria, na matumbĩ mayo magĩkoragwo mahana o tamangũkũ, na nĩ ĩgĩkomerithagĩria agagĩtũrĩkia tũcui. Ũrĩa ingĩruta mũndũ gwĩka ũndũ toyo, nĩ gũgĩetha tũcui, aah twa nganga, tũnini, rĩngĩ ũgagĩtũrera twaneneha tũkambia kũrekia matumbĩ, na ũgagĩetha njogoo ya ya mwera, na njogoo, nĩgetha ũgĩciarithanie, ũgĩkorwo na nganga nyingĩ. Oho nganga nyama cia nganga nĩ ikĩrĩ cama mũno, na igĩcamaga o ũndũ ũmwe ona ndũngĩkĩmenya, kana nĩ ngũkũ, kana nĩ nganga. Koguo ũguo nĩguo ingĩra mũndũ, ambe agĩethe tũcui kana ũgĩethe matu matumbĩ, ũcoke wethe mwera wa nganga, ũgĩkomerithĩrie, kuuma na hau, nĩ ũgĩgĩkorwo na tũcui tũingĩ, na ũgĩkorwo na nganga nyingĩ.

Rĩrĩa ndona ũndũ ta ũyũ nĩndĩrakĩona athũngũ atumia magĩthiĩte gũcerera atumia arĩa magĩtumaga indo cia ũthaka ta bangle kana mũgathĩ ona mindira. Na magĩtũmagĩra beads gũtuma indo ta icio na nĩndĩrakĩona athũngũ nĩmarakena mũno magĩkĩonererio ũrĩa magĩtumaga, tondũ athũngũ nĩmendete indo ici cia Abirika kana indo ici cia kwĩgemia cia Abirika. Rĩu ngwĩciria haha rĩngĩ nĩkuonio marakĩonio ũrĩa cigĩtumagwo, nĩgetha makĩgũre kana magĩthiĩ magĩtumagĩre. Na ndĩreciria atumia aya nĩ a mwena ũyũ wa Turukana kana mwena ũcio wa Mathai. Maikarĩte harĩa makĩendagĩria, nĩ o metumagĩra indo icio magakĩgũra beads, magacoka magagĩcigemia ũrĩa makũgemia, magacoka makenderia andũ arĩa mokaga icigo-inĩ icio gũgĩcera.

Aya nĩ atongoria aah a bũrũri arĩa makĩrĩ obici-inĩ ya president kana mũnene wa bũrũri hihi megugĩthiĩte gũcerera president obici-inĩ yake, na nĩmagĩkoragwo makĩrutithania wĩra na mũnene wa bũrũri, na nĩ magĩkoragwo makĩhetwo aah obici ciao irĩa makĩrutagĩra wĩra.

Ndĩreciria ici nĩ ciana cia thukuru wa mũthingi na makĩreheirwo laptop kana tablet irĩa ciakĩrehirwo nĩ thirikari, nĩgetha makĩrutwo maũndũ ma ndinjito, na omwana akĩrĩ na ga- tablet gake. Magakĩonererio ũrĩa megũgĩthoma nacio na ũndũ ũyũ wakĩrehirwo hĩndĩ ĩrĩa mũgathe Uhuru wa Kenyatta arĩ mũtongoria wa bũrũri, nĩwe wa introduce -ire ũhoro ũyũ wa gadget ici na akĩhe ciana ĩrĩa cikĩrĩ mathukuru-inĩ mamũthingi o mwana, nĩgetha agĩkorwo akĩmenya ũrĩa ĩgĩtũmĩkaga na akĩrutwo gũtũmĩra arĩ o mũnini. No nĩciteithĩtie mũno ciana irĩa cikĩrĩ cukuru, tondũ nĩũrakora mwana ũcio ona angĩaga gũkĩnyita maũndũ mangĩ nĩegũkiuma na skills cia kompiuta kana kothi ta ya kompiuta agakĩmenya ũrĩa angĩ- operate laptop kana tablet kana gadget o yothe .

Ndona mbica ta ĩno nĩ ndĩrakĩona ta arĩ wabici cia Posta Kenya. Ici nĩ wabici iria citũmĩkaga gũtũma marũa kana gũgĩtũma mĩrigo o hamwe na kũamũkĩra marũa kuuma kũndũ na kũndũ. Rĩrĩa marũa magĩtũmwo kana mũrigo waku wagĩtũma rĩngĩ wĩ kauntĩ ĩĩ kũraihu, nĩ ũgĩthiaga Posta wabici-inĩ cia Posta ũgagĩtũma marũa maku kana ũgatũma mũrigo wakũ kũrĩa ũrenda gũgĩthiĩ na ũkaandĩka address kana namba irĩa cibatiĩ kũrĩa wabici cigũgĩthiĩ. Nĩ igagĩcoka igagĩthiĩ wabici cia Posta kũrĩa hihi kaũntĩ ũkwendaga ĩkinye. Watwara kũu kana ciakinya kũu namba irĩa cigĩkoragwo ciandĩkĩtwo hau cia thimũ, kana mwene mũrigo ũcio kana mwene marũa nĩakĩhũragĩrwo kana akaandĩkĩrwo message thimũ-inĩ, agakĩrwo mũrigo wake kana marũa make nĩ makinyĩte Posta-inĩ ĩyo na nĩ agĩbatiĩ gũthiĩ kuoya.

Aya nĩ obitha kana njeci nĩo makĩrĩ maragĩkaguo nĩ mũnene wao. Ngagĩciria ũyũ nĩ bũrũri ta hihi ta wa Uganda kana Ethiopia, ndiramenya hihi nĩ bũrũri ũrĩkũ, no nĩ njeci ya bũrũri ũtakĩrĩ wa Kenya na makĩrĩ na mũnene wao ũkĩte gũkĩmacerera na hĩndĩ ĩrĩa mũnene agĩoka gũkĩmacerera nĩ magĩtagwo parĩndi magagĩũka magakĩrorwo magakaguo na magakĩmũhe ĩheo kana respect ĩrĩa agĩbatiĩ.

Gũkũ nĩ kauntĩ wa Homabay na ĩno nĩ thibitarĩ kana nĩyo hihi level 4 kana level 5 no nĩ referal hospital. O kauntĩ ndĩagaga thibitarĩ nene ĩrĩa ĩgĩtwaragwo arwaru aingĩ na thibitarĩ ici nĩ iria cia thirikari ici ti thibitarĩ cia mũndũ kĩũmbe. Na nĩndĩrona nĩmagĩteithĩtio magagĩkorwo mena amburanci igĩrĩ, tondũ thibitarĩ ĩtakĩrĩ na ngari ici kana ĩtakĩrĩ na amburanici nĩgĩkoragwo ĩna ũgwati mũno, tondũ rĩrĩa mũrwaru agĩbatara kũhanyũkio thibitarĩ nena nene nĩ gũkĩagaga means cia gũgĩtwara. No rĩrĩa mũkĩrĩ na amburanici cianyu cia thibitarĩ yanyu nĩmũhotaga gũgĩkinyũkia kana gũgĩthiĩ naihenya thibitarĩ ĩyo ĩngĩ.

Ici nĩ ciana, ciana ici nĩirakĩoneka cikenete mũno na hakĩrĩ na mũgendi ũgũgĩũkĩte kũmagenera na gũkĩrĩ na arimũ ta erĩ ndĩragĩciria aya nĩarĩa makĩmaroraga aya nene. Na twana tũtũ nĩ tũnyitĩte mabuku na tũmwe tũgakĩnyita mbica ciria cia gũgĩthoma ngagĩciria mũgendi ũyũ nĩwe ũgũgĩũkĩte gũkĩgenera twana tũtũ na nĩatwĩka wega tondũ, tũrakĩoneka nĩtũkenete mũno. Ciana ici nĩ cibataraga andũ ta aya kana andũ awendi mwega arĩa magĩũkaga magaikaraania nao magakĩmahe kĩrĩa maragĩbatara akorwo nĩ nguo ,akorwo nĩ irio, mabuku. Nĩmaigua makenete mũno namagagĩcokia ngatho na agendi rĩrĩa magĩũka Kenya nĩ mendete gũgĩcerera ciana irĩa citakĩrĩ na mahinya na ndĩrona gũkũ tarĩ hihi kũrĩa magĩikaraga kana nĩ thukuru ĩrĩa magĩthomagĩra na ũndũ ũcio nĩ ũndũ ũgĩkoragwo wĩ mwega mũno.

Ici nĩ ciana hihi cia nyina ũmwe cigĩkĩhurũkĩte kwao gĩtĩ-inĩ tondũ makĩrĩ na gathimũ, kana makĩrĩ na tablet, ĩrĩa hihi marakĩona katuni. Ciana nĩ ciendete kwona tũbindiũ mũno, makĩrĩa twa katuni, kana oho gũgĩthaka ngĩmu. Na twana ta tũtũ nĩ tũkĩĩhoragĩrĩra rĩrĩa tũkĩrĩ na nganjeti ta ĩno. Na nĩ makĩendete thimũ mũno kana tablet, tondũ mwana ona ũngĩkĩmũhe tablet, agũkĩrĩraga nĩ agũgĩtiga kũrĩra. Na magakĩhe kahinda mami wao kana aciari ao magakĩhurũka, kana magakĩruta mawĩra marĩa marakĩruta o mehorereire haha makĩona katuni kwao.

Rĩrĩa ndakĩona mbica ta ĩno ya mũndũ ũkĩrĩ na mask, niĩ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ nĩ mwaka wa ngiri igĩrĩ na gĩbao rĩrĩa mũrimũ wa Corona wagĩukire. Tondũ hĩndĩ ĩyo mbere ĩyo tũtiakĩũwĩ gwĩkĩra karembeko gaka maniũrũ-inĩ kana kanua-inĩ. No rĩrĩa mũrimũ ũcio wa kĩng'ũki wa Corona wokire, andũ nĩ mamenyire atĩ mũndũ no agĩkĩre karembeko gaka getagwo mask, rĩrĩa ũkĩrĩ na homa, to nginya ũgĩkorwo wĩ na Corona, kana ona rĩrĩa ũragĩthiĩ rũkũngũ-inĩ no wĩgitĩre nako maniũrũ, nĩgetha ndũgakĩrware homa.